Ore ena siai naa irik matejo tenaa iltunganak okuni ashu aare ingira aifundisha ena siai naa irik ee ewueji naijo olchamba, ligira aasie esiai ino , nintodol eniko tenengas aitobir nursery eniko tenitobir ee enterit metaa fine ee fine teeth ,nintoduaki venye enaiko tenitobir ina terit , ore peaku ina terit siidai metaa kidim aibunga nena mbegui kuninik onena tokitin niyieu niun , nintobiraki venye ninko, nintumia erek, nintayu olchafu toronok lotii, lotii enterit, nena kuti kiek , nkabobok pookin nintayu niaku enterit ake sidai natii ine wuei , ninturur enterit ailepunyie penyo , metaa ore tenaa ingira abukoki intokitin inonok enkare , nedoyio enkare ashep nena toshot metaa me , meitashe enkare tine wuei yanii metaa, keeta, metaa ijo drainage , metaa kisho enkare metadoi . Ore pedoyio naa keeku , ninko shumata aitandaza shumata metaa ore enterit , kitashe ake teshumata esiidai , niosh ilainini, ilainini aitumia enchata ashu enkaina, kuti lainini lemegut neme, neme, nemegut nemesapukin oleng, nibukbukoi impegui inonok , impegui inonok .

Peyie iakikisha ajo metii emoyian naman olchamba lino, ashu emoyian napuku tolchamba obo, nejing' olikae shamba lotii nkulie dakin.

Ee aponaa ee empiron enterit keponari empiron enterit keponari tenintumia manure paa aiun ntokitin inonok.

Aa meesapuk ena siai tenkop ang' amu ore intokitin arashu ore resources naitobirieki kuna tokitin naa kekiti oleng' tenakop meetai ena siai tenkop ang' pii.